Gima biro e pacha kaneno gini en puodho maduong' ahinya kendo en puodho maduong' ahinya ma aneno ka opidhie oduma to kinde bende nitie gi oganda. Magi duto gin gik ma wapidho ei pinywa kae kendo gin gik makonyowa gi korka chiemo koni. Omiyo ka aneno gigi to aneno ka piny dhi maber ma koth kochwe malong'o to piny ok nyal bedo gi kech omiyo plantation mora kabisa.

Kae aneno ka jokambi mag sime mar tecno machal ni gin gi nyasi moro magitimo mar bero sime makoro iluongo ni tecno no. Aneno ka nyiri oruakre maler kanyo manyiso ni giikre mondo giruak welo makoro donjo e nyasi